Kiyote beek kobaa ak yekakoba beek ketik keboishen moshinishek kii ak ityo kebir en kinyok kii ak kibesho chafu ak muchelek ak ityo kemaa yekakemaa kinde kinyok ak kekonor.

Icheng'e rotwet neng'atip. Yekaicheng rotwet neng'atip, itil koyatak akoi inyoru ole leel komite beek yekaitar iyee beek, icheng kichiket asikobit iyam oletangus.

Kitile eng rotwet atya yekaitil eng rotwet, iee beek chemite orit yekaitar iee beek chemite orit icheng rotwet anan ko kichiket asiame olelel netangus eng orit.

Itile sogek korok iistoi koba taban atya icheng mokombet anan ko banket ipal ng'ung'unyek eng tapan atya itou ichutu robwonik iboishe eut.

Tile mashinit miwek kong'ete ng'ony, kakotil miwek kopesho sogek kopa taban atya kotilatil miwat minenkechitu atya kiyapta kopa kimasta nekiipe.

Bankisiek chepo kasari kokikowolokis amun boisien moshinisiek kou kompyutainik ak imuchi icheru rabisiek iboisien simoit.

Asome sacco amun roisi tuguk cheketebe, imuche inyoru biik cheteleldoun ii amun choronokuk ak kobik cheroisi kenyor en kokwet kosir benki.

Rigistoni chemung'arainik chetinye dukeshek m-pesa atyo kobwone biikab kokwet nyokonemu rapiinik anan konde eng simoshekwak.

Kikere taonit neo nemite korik cheechen ako korchoto akere komi ofisisiekab sacco neimuchi kopaa bikab kokwet kokonor rapinik ana kosom loan.

Nyoru emetab Kenya omitwogik cheyome kobai bik tugul chebo Kenya kealda koba emotinuekab sang' sikobit konyor emet rabinik chebunu sang'.

Kokitelel karisiekab matato akenyor ndereboindet akere chito netepeen ndereba ng'ot kotinye lesenisiek ak ng'ot ko kararan karit komut biik en oret.

Akere chito nemuren nekatelel eng tapan ap barabaret nekikinde lamit akopir pkichait eng tabanutap paoiyot nekakisir kele Njeri.